Kore naa iltarakita oikomboare naa kesupat amu ninye naa onap alang loshi lturore onkaik. Kore si teinabata keiseef enkata. Kore sii nkae asara e iltarakita oikomboari naa kore taata peelo negila ilchumai tana nelo netum nkae shida aa iyie oitumiyarita aturie ilchamba lino naaku naa iyie oigaramia, oitei shilingini naa olbene lino piitum naa aitobira tarakitaa naa ina naa asara naata ninye.

Kore naa nuko eata ele nganayioi kore naa pee idol ajo etabaua ekata naaku keo noolo naa atau tolchani, ore eton itu nya nituk naa aitau nkuluponi pooki tenaa kaisilig atayu olchoni pooki lioriong metaa ore naake nyaita naa isip naake ajo kesupat metaa meeta olchafu lotii ninya taake etiu nejia.

Kore naa supatisho ena naji biogas, kesupat naa ninye oleng' amu mintoki naalo entim adung' ilkeek nilo aisumbuka ayiaaya ilkeek tentim. Kore ake ntoki napuo aaku eidong'oki tanaa ngai modioi naitai suam inono tene ake teboo iyiaya nilotu naapik ainokie nintaa naa enkurma. Neaku keisupat ina amu mintoki airrenaa naaku kore naabaki modioi amu ketumoyu ake naake supat naadei oleng'.

Kore naa ninko mashinini inono niasishere abukokinye naa lchamba lino nkare, matejo taata natuwana ltaragita, kore naa ng'oji nouwaa ng'ojitin namanaa, nipik ana lata najo nkiris, kore sii duake matejo olpaipi kore piidim aitumiyai nintuk naa aoru ilo shapu pooki tanaa sii inia sordo natijing'a duo ipiketa ng'oji nkare. Kore sii duake atoki idipa aitumiyai nipik naa ng'oji supat, tanaa sii kore loeli niel naa pemerap pemerap kutu nipik naa ng'oji supat.

Kore naa kuna mupangoni ee sirkalii naa keisupati naa amu koree taa matejo lbarbaraa kore peeshetakini ltungana lbarbarani loim ltaragitani tenebayaa naa nghoji netii lshampai apuo aturishoo naaku keisupat naa inia oleng kore sii oitoki nghai neipundusii naa otoki ltunganaa loopeny kuloo shampai naa nkoitei ee taata nairiamarii tonoboo okuna mashinini naasishereki telshampai.

Kore imashini naitumiya nanu te ilchamba lai naa iltaragita. Naa kore naa naikuna peyie keponu indaa, katurr naa ngoji sapuk paatum naa atipika indaa sapuk. Kore naa kenya ina ng'amata napoi metaa keitaitai indaa, naitai naa indaa kitok oleng naa teilo ilshamba tengaraki iltaragita apa aitumiyaiye aturr wueji sapuk, aturr naa nkulupo kumok.

kore naa ninkoo anaa siai sidai niasitaa piintobik kore ninkoo nkop nuuneitaa ndaa maraa sii ndaa nabo iwun nghamata pooki keyeu taa kore piipik taa anapar lpaeg nipik otokii duakee nghai nghamata maragwee aitapapaash aikoo nejaa pootum naa nkop atiishoi neitibir naa ndaa. Kore sii mashininii niasishoreitaa ninyok naa apik nghojii supat pemeidashai nutum naake aitiumiai nghai nghamataa nemenyaa ajoo nghamatin ajoo iyas anaa keitegemea akee onkataa natii nchan nkop.

koree naa nkibooreta natumoo agira aitumia anaa siai ee mashininii naa ketasapukaa naa ndaa oleng naaku mokuree naa etai nkolong mokure eata ltunganaa oata nkolong keatai naake ndaa eraa sapuk. kore siake otokii nghai naa kore lghanayoo kulo naa likiwun te lshampai naa mokuree abaki akee eraa moyanitin kumoo naa te nkop enyeitaa ltunganaa kuloo matundaa oo kuloo nghanayoo naa likintai to kuloo shampai.

Kore naa enkibelekenyata nayaua ena natumiari mashinini toolchambia naa ketaa na edaa sapuk oleng'.Koree sii eda nitiitai tokulo shambai naa ne biotisho oleng'. Ketaa ake abaki ore kulie pooki kuru na singuekikeny na ketaa si ildawai epiki ninche naa peyie mepuonu aitaruo ena daa naunitoi. Koree na aitoki ake naa naititai tene ketaa eda naata biotisho too seseni loo iltung'ana.